Mĩtambo ĩrĩa ĩrahũthĩka a matũkũ maya-rĩ ya ũrĩmi-rĩ, na nĩyo ya gũitĩrĩria maĩ-rĩ nĩrakorwo ĩgĩteithĩrĩria mĩgũnda na njĩra nene, na njĩra ya kũnyihanyihia ũhũthĩri wa maĩ. Ũnĩatĩ rĩrĩa twatwĩka nĩĩ nĩtarĩũ a gũitĩrĩria maĩ na njĩra ĩrĩa itagwo ya drip, drip irrigation nĩ harĩa rĩũ mĩbaibũ yakĩrio-rĩ, a kwĩ raini cia mĩmera kana nĩ mbembe-rĩ. Ũgakora harĩa mũmera ũrĩ nĩho gathecetwo irima rĩũ kana mwanya ũcĩo ũgakorwo ũkiũmia maĩ na ũgũo gũgatigĩrĩra ati maĩ maraitĩrĩrio oharĩa hagĩrĩire na matiratwika makũhũrũnjwo tarĩũ ũkĩhuthĩra gacuku kana ndoo. Ũgũo ũgakora njĩra ya kũnyihia maĩ nĩikoretwo ĩgĩteithika mũno nekoneka, na hari gũtigirĩra atĩ bataraica ndĩrorĩra-rĩ, rĩrĩa kũrĩte mũno kana rirĩa maĩ marahũnjũo mugunda nĩũkoraga bataraica niya kanavbataraitha iyo niyatwĩka ya gũkũo nĩ maĩ macio nagũtũika ndĩrateithia mĩmera ĩyo. Ũgũo nĩ njira njega ya gũteithĩrĩria harĩ bataraitha na gũtigĩrĩra maĩ nĩ marahuthĩka na njĩra njega.

Rĩrĩa ndarora mbica ĩno rĩ, nĩ ndĩrona maũndũ matiganĩte marĩa maragĩkorũo makĩngenia. Na rĩu haha nĩ ndĩrona mũndũ wĩna marenge make, rĩngĩ no gũkorũo oimĩte mũgũnda kũmagũra nĩgetha oke kwenderia andũ gũkũ kana icigo itiganĩte no gũkorwo nĩ kũrĩa thoko-inĩ kana rĩngĩ agĩthiĩ enderie mĩkĩra-inĩ ya bara, na nĩgetha atuĩke nĩ ekũgĩa mbia kana one mbeca akĩhingie mabata make. Nĩ ndĩrona nogũkorũo nĩ mũndũ rĩngĩ wagĩthiĩ gũtwarĩra andũ marenge famĩlĩ-inĩ kana kũmatuga. Ũguo nĩ kaũndũ kega.

Tũmĩtambo tw gũthima tĩĩri na tũrĩa twa gũthrima rĩera rĩ, nĩ tũkoretũo tũgĩteithĩrĩria ũrĩmi na njĩra nene. Gũthũrima tĩĩri na rĩera harĩ mũrĩmi nĩ maũndũ ma bata mũno. Tarĩu gũthima tĩĩri nĩ gũtigagĩrĩra mũrĩmi nĩ aramenya kana nĩ aramenya kĩrĩa agĩrĩirũo nĩ kũhanda kana mĩmera ĩrĩa agĩrĩirũo nĩ kũhanda tĩĩri hana kana tĩĩri wa mũthemba ũyũ kana wĩna maũndũ matiganĩte nĩ ũrabatara mĩmera ĩrĩkũ. Noguo agakorũo akĩmenya kĩrĩa egũkũria hau na kĩmũhe baida. Ona gũthũrima rĩera rĩ, nĩ mĩbango ĩna baida tondũ mũrĩmi nĩ egũkorũo akĩmenya rĩrĩa mbura ĩkura na rĩrĩa ĩtegũkoirũo ĩkiura, rĩrĩa ĩgũkorũo ĩĩ nyingĩ kana rĩrĩa ĩgũkorũo ĩĩ nini, kwoguo ni egũkorũo akĩmenya rĩrĩa ekũhanda na akorũo agĩtũarana na ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire.

Mbica ĩno nĩ ĩronania ũndũ mwega harĩ andũ a itũũra kana a matũũra. Na nĩ ndĩrona nĩ andũ marathikũria tũthima. Nogũkorwo nĩ tũthima twa kũngania maaĩ kana rĩrĩa kwaura, maaĩ magakorwo magĩturanĩra hau, ũguo nĩ gũkagirĩrĩria kwaraha na magakorwo nĩ mekuona maaĩ rĩrĩa marabatara. Nĩ ũndũ ũkoragwo ũgĩkwo icigo irĩa cikoragwo cikĩaraha rĩrĩa kwaura, kũrĩa tĩĩri wa kuo ũtakoragwo ũkĩgucia kana ũkĩnyua maaĩ narua, ũguo gũgakorwo nĩ kwarahaga, na rĩu nĩ njĩra ĩmwe njega ya gũtigĩrĩra nĩ maranyihia kwaraha na magakorwo atĩ maaĩ matuĩka makũgĩa tũthima-inĩ tũu, nĩmagakorwo na maaĩ.

Rĩrĩa ndona ũndũ ũyũ nĩndĩrona mũtaramu na nĩ mũtaramu wa marĩa matũrigicĩirie, hasa wa gũthũrima tũtambi. Nĩndĩrona nĩonganĩtie tũtambi tũtiganĩte na kũrĩa arakorwo agĩthũrima kũrora ũrĩa tũikarĩte kana ni tũtambi twa mĩthemba ĩrĩkũ tondũ tũtambi tũngĩ nĩtũkoragwo tũnini mũno. Na ena kamacini ga gĩcicio kana karĩa getagwo microscope nĩko gakoragwo gagũthũrima indo iria nini rĩngĩ gũcirehe hakuhĩ na nĩgetha cituĩke cia kuoneka wega rĩria mũndũ arenda gũtigithũkania rĩngĩ nĩ thigiriri kana nĩ thuraku okorwo nĩ nyenje maũndũ ta macio.

Kũringana nanĩ ndĩ ta mũndũ kĩumbe no tũtigĩrĩre atĩ cukuru citinacenjia karenda, kana karenda cia cukuru citiracenjia rĩrĩa twĩ na miaka ya gĩthũrano na njĩra ĩmwe. Njĩra iyo nĩ njĩra ya kũhũthĩra mĩtambo ya kĩrĩũ nĩ yo mĩtambo ya intaneti kana tekinoronjĩ ya kĩrĩu ya gĩthũrano. Nĩ wonaga mabũrũri ma na nja mamwe ta kũrĩa Amerika nĩ mahũthagĩra mĩtambo ya gũthũrana, magathũrana me mĩciĩ na mũndũ arĩ mawĩra-inĩ make, na ringĩ arimũ me kũu thukuru-inĩ rĩrĩa gũgũtũika nĩgũgwĩkĩrwo mĩtambo iyo magathũrana marĩ oma cukuru-inĩ. Ũguo nĩ gũgũtigĩrĩra atĩ gĩthũrano nĩkĩroya ihinda rĩnini na gĩtĩrakorwo kĩna mĩrũrũngano mĩingĩ kana maũndũ ma mĩhĩnga mĩingĩ yagũkorwo atĩ andũ nĩmarathũrana, ũguo nĩ njĩra njega ya kwagĩrĩthĩa gĩthũrano na nĩgetha karenda cia cukuru citigacenjie.

Gĩthomo kĩa intaneti rĩ, nĩ gĩthomo kĩega no gĩthomo kĩa irathi rĩ kana kĩa irathi gĩtingĩtuĩka gĩa gũteanĩrio, nĩ ũndũ ona kĩngĩtuĩka gĩa gũteanĩrio andũ mathome na intaneti rĩ, nĩ kũrĩ na ciana igũkorwo cirĩ thĩna-inĩ tondũ ti andũ othe mangĩhota gũkorwo magĩthoma gĩthomo kĩa intaneti, tondũ nĩ kũrabata gũkorwo na macini icio cia gũgĩthoma rĩngĩ nĩ thimũ, rĩngĩ nĩ mĩtambo ĩno ya komputa ya gũthoma ũguo gĩthomo kĩa irathi kĩngĩeherio rĩ ciana nĩ igũkorwo ciĩna thĩna iria itangĩhota gũkorwo igĩkinyanĩria gĩthomo kĩu kĩa mĩtambo ya intaneti. Ona thirikari yo no ĩremwo nĩ gũkorwo ĩkĩhingĩria ciana ciothe mĩciĩ yothe ya ciana icio gĩthomo kĩu, ũguo nĩ gĩthomo gĩtangĩkorwo gĩgĩthiĩ na njĩra njega na gĩkorwo gĩkĩritũhĩria andũ mĩtũrĩre.

ĩĩ nĩ ũndũ mwega nĩ na ithuĩ nĩ tũrĩanagĩra bamĩrĩ-inĩ itũ. Kũrĩanĩra nĩ kuonanagia nĩ kũrehaga gĩkeno bamĩrĩ-inĩ. Ona nĩ kũrehaga wĩiguano na rĩngĩ na mũgakorwo mũkĩmenyana wega, tondũ rĩrĩa andũ othe me hau metha-inĩ makĩrĩa, mũndũ nĩ araria, akaigwĩka ũrĩa arauga. Mũndũ no arie kaũndũ, akerwo kau ti kaũndũ kega wauga. Mũndũ ũngĩ akaria kaũndũ akerwo kau nĩ kega, nĩ kaũndũ kega ũrauga. Ũguo andũ nĩ mahotaga gũkorwo makĩmenyana kĩmĩario, na nginya ũnyitanĩri ũgatuĩka wa wa kuongerereka. Ũguo nĩ ũndũ mwega rĩrĩa andũ mararĩa hamwe bamĩrĩ-inĩ, rĩrĩa andũ marakorwo magĩikara hamwe rĩrĩa rĩngĩ marerorera terebiceni kana makerorera mathako kũrĩa terebiceni-inĩ. Ũguo nĩ kaũndũ ga bata na nĩ ũndũ mwega.

Tekinoronjĩ ĩnyitaga itemi harĩ kũmenyerera mĩtugo ya ũndũire na njĩra ĩno; matukũ ũria mathiĩte magĩcenjagia-rĩ, nĩtũkoretwo tũkĩona ciana cia matukũ maya, kana arĩa matuĩkĩte a gũgĩkorwo magĩciarwo mĩaka-inĩ itarĩ mĩingĩ ĩrĩa mĩhĩtũku, tũkona nĩmakoretwo makĩaga gũkorwo makĩmenya ũndũire. Na nĩgũkorwo atĩ magongona maingĩ marĩa mathiaga na mbere kana maũndũ maingĩ marĩa mathiaga na mbere tene-rĩ, nĩmacenjetie o ũrĩa tekinoronjĩ ĩrathiĩ ĩgĩcenjagia. Ũguo gũgakorwo tekinoronjĩ ĩno yũkĩte-rĩ, no ĩteithĩrĩrie ciana iria nini na andũ arĩa ethĩ matoĩ ũhoro wa ũndũire mũno-rĩ, makorwo magĩtuĩka a gũthomithio nĩyo na gũgakorwo nĩkũrakorwo na mathako ma ũndũire, nĩ kũrakorwo na mbica cia kĩũndũire ona cia tene ciigĩtwo kũu, nĩgetha andũ aya anini kana ciana ici nini na aya mena mĩaka mĩnini magakorwo makĩmenya ũrĩa magĩrĩirwo nĩ gũikara na ũndũire wao wa kabira itiganĩte cia bũrũri.

Kwaga kwa motungata ma ũrigitani thibitarĩ-inĩ ma rĩngĩ ngari cia gũteithĩrĩria andũ rĩrĩa kwagĩa na ũndũ wa hi-na-hi rĩ, nĩ njĩra ĩmwe ĩkoretwo ĩkĩaga kũgacĩrithio nĩ ũndũ thibitarĩ nyingĩ icagi-inĩ tarĩu matũũra maingĩ-rĩ, nĩ kũrakorwo gũtirĩ na mĩako mĩega ya thibitarĩ, gũgakorwo ona motungata ma ũrigitani mathiĩte thĩ, arigitani magakorwo ti aĩngi kũu mathibitarĩ-inĩ kana ti aiganu, ona ndawa igakorwo itirakĩoneka mũno kũu mathibitarĩ-inĩ. Na riũ ona rĩngĩ gwakwo kwa thibitarĩ, thibitarĩ itirakwo na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire ũguo gũgakorwo ona rĩngĩ kũngĩrehwo ngari ta icio itingĩona gwa kũigwo, itingĩona gwa gũtuĩka gwa kũrorerwo wega nĩgetha cikĩrute wĩra ũrĩa cirakorwo cigĩbatara kũruta.

Ng'ano cia ciana nĩirĩ bata mũno harĩ ndũrĩrĩ mũno mũno kĩmĩtugo tondũ harĩ ndũrĩrĩ rĩngĩ ta Gĩkũyũ ona kana mathai-inĩ na ndũrĩrĩ nyingĩ cia bũrũri ũyũ rĩ, mĩtugo kana ng'ano icio cia ciana nĩ itigagĩrĩra ciana iria nini iria iraciarwo ikorete tekinoronjĩ njerũ, nĩ iratuĩka cia kũganĩrwo ng'ano na cikerwo ũrĩa a guka wao na ũrĩa arĩa marĩ ho mbere yao kana aciari arĩa marĩho mbere yao makoragwo magĩikara na njĩra yagĩrĩire, maũndũ marĩa magĩrirwo nĩ gwĩka na maũndũ marĩa matagĩrĩirwo nĩ gwĩka ũguo cigakorwo ikĩmenya maũndũ marĩa mega na marĩa moru, nĩ njĩra njega ya gũtuĩka atĩ mĩtugo rĩ ya ndũrĩrĩ itiganĩte ĩrĩa yagĩrĩire nĩrakorwo ĩgĩkinyĩra ciana na njĩra njega na igakorwo ikĩmenya ũrĩa ciagĩrĩirwo gũkorwo cigĩka.

Motungata ma ngari cia gũteithĩrĩria mũingĩ rĩrĩa kwaumĩra maũndũ ma hi na hi rĩ, ta rĩngĩ okorwo tuge nĩ ngari ya thibitarĩ nĩ gũtuĩka nĩ gũgũkorwo gũkĩendeka thibitarĩ iria citarĩ-rĩ matũra-inĩ cikorwo cigĩetherwo ngari ĩmwe, na kũrĩa gũkĩrĩ na andũ aingĩ kana andũ aingĩ kana andũ aingĩ magĩthiaga mũno thibitarĩ ta cia Level 5 gũthiĩ na mbere, igakorwo ikĩongererwo ngarĩ nĩ getha gũteithĩrĩria na kũhũthia wĩra ũcio. Ngari o na rĩngĩ ici cia kũhoria mwaki rĩ, nĩ gũgũtuĩka gũkorwo na ituo, ituo cia kũiga ngari icio, na kuongerera ngari ituo-inĩ iria igĩkoragwo na motungata macio na njĩra nene, nĩgetha gũtigĩrĩra atĩ andũ nĩ marateithĩka rĩrĩa kwagĩa na mogwati na magakorwo makĩhota gũkinyĩrĩrwo nĩ ũteithio narua.